En ireyu agere miten mosongik sorghum agere mosongik kotareten kingolda bandek akeba kenga agere kora nganuk kotaretech en chabet ab chabati agere koraa wheat AME tuga choton AG nguronok chon KO amitwagik chebo nguronok kora agere millet ko mosongik inei chon katakebute inei agere kora yellow maize akiame ako stable food en emet ab Uganda agere sunflower meal agechaben oil ak oil ichu kebaishen kechoben ingwek agere vitamins minerals premises vitamin ichoton kotareti koteche borwek koraa

En boisioni ogere kiit nekotokiboisien kiiteen ogere boisien mbirok koboto ndoidiek ak koboto kora koroi kibitisien netou kele bambit inei lagini mobambit is, ogere ole kiit nekotokiboisien kora komuche ot keboisien baibusiek chegoen is, baibusiek inei chekirope kong'eten is ot tankit en olemiten tankit ng'ot ko maloo ak king'ekebiten inei komyee simong'etio bichu lou beek ng'amun mi ne lou beek en oinet, kimuche keboisien kora baibusiek choton, korope kityo baibusiek chegoen sikobwa kityo beek tirekt sigekonekten tirekt komait beek mbar anan kiit nekatoyoe kora, roisi kounon yekokerongyi ndoit kounon ii icheng' kou tyeltyel ot chemeng'ech akinaam is kerongyi beek tyeltyel ichugan ak ibiten kityo, ibitoten mbar, imuche kora kobois nono anan kobaibusiek chugano ngamun ogere bichu uon kochilyo ngamun tor kosore beek nino sikoit kokachelewan kora, kaigai kityo baibunigan, baibut kobo komonut ngamun baibunigan osinye yekariron sipkoitu beek tirekt mogere miten, yesiitsr beek ingunon en mbireek yono konyolu kora itewege isor chugano, lagini en baibut negegerob any koitu inei mbar tirekt, mestrakoleni kora icheng'oti beek.

Nager bichait niton nager Ni agere inei Kole bichu agere Kole masaek inei bichuton chetieme akouwon kirutyi kerchek teta kichare teta lakini maoret nenyalu nekibaishen manyalu inei keguren takitari Nebo tuga sikonyaa tenyiton amun agere inei ale uwon rahisi ingechar inei kouni anan kochut kora Bata Germs korotik ab teta sikoton konam effect teta akokit koraa nemakaran kechobbkouni ngamun koron kakechor teta manage ngunon weri kachare ingunon ngamun Kole kande kerchek cheunei anan kochetian nyalu inei kegur takitari nekinai ak nikisomanji teta sikonai miando netinye teta KONE amun anan kokakulu Karatik weri ako oret nemanyalu Ni mekuku Karatik en teta ibaishen oret nekebwat kityo agere okot Kole tenyiton kora agere inei Kole matamine amun agere kouwon sakitat kidogo Mata mamiten sawa yangichare teta komakele malasima kenam ineu kobur korilaksen teta lakini bichu agere kanam inei teta so mabure inei tenyi Kou Komi inei sawa normal nimuch inei makararan orani baishen bichu kochare teta